Weche mosetimre maber e yore mag pur e alwora na en mar, mokuongo en mbolea mosebed kichiwo ne jopur. Ochal gima oduok, oduok beche piny koro ochal gima omii jopur mbolea e nengo mapiny. Koro gichalo gima imiyo gi go nono. Opogore gi kaka chon ninyalo ng'iewe alufe mang'eny. Sani iyudo ka odok chien en siling' aluf adek kata aluf ariyo gi miabich tiyude e gunia. Mar ariyo, jopur osebedo ka koro itiego. Tiegruok mag jopur osebed kikelo e alwora ma puonjo jopur kaka onego bedni gitimo, gipuro, kaka loo monego gipure onego bedni chalo, kaka giloso loo ma gipure. Gigi duto osekonyo nikech koro jopur yudo chir e yore gi ka gitiyo. Mar ariyo kendo giyudo puonj e gigo duto kaka onego gitim kata kaka girito kata geng'o kute manyalo bedo ni ketho cham. Kendo jopur osebed kimiyo kothe manono. Kothe manono mosebed kimiyo jopur gi be osekonyowa ni mar koro iyudo ka pesa mane onego ing'iew godo kodhi inyalo kano itimo godo gimamoro kata gimachielo. Koro mago gin gigo duto mosekonyo wa e alwora wa.

Tich mar pidho jamni kata dhok mar gredi nigi nengo e alwora wa nikech dhoggi eki miyo wa chak. Chak ni watiyo godo e tet mopogore opogore. Chak ma wayudo kuom dhog gi eki watiyo godo e tedo alode mwachamo, mwachamo mondo oger dende wa. Mar ariyo, chak mwayudo kuom jamni gi watedo godo chae mwamadho. Wachak wayudo chak mitimo godo tije mopogore opogre ma nyaka jo kampuni mopogore opogore kao tiyo godo ka giloso godo gik mopogore opogore. Chak mwayudo kuom dhok mar gredi gi iyudo kitiyo kodgi e loso yoghurt gi kampuni mopogore opogore. Chak mwayudo bende waloso godo kek ma iuso. Kwachak wayudo chak kuom dhog gieki waloso godo swide, nitiere swit miloso mar chak. Gigi duto kolosi kaluwore gi, gigi duto kolosi kawuok kuom chag ni wayudo pesa kous gi. Pesa ni konyo wa e yudo kata chopo dwache wa ma wan godo pile ka pile. Emomiyo gikonyo wa e alwora wa.

Pur mar waru osekonyo jii okenge mopogore opogore. Pur mar waru ni osemiyo jii mathoth ogero ute, mano ber mokwongo. Ka gipuro waru ma gikayo maber gitero e chirni. Waru gi giuso kendo gigero godo e miechegi. Waru achiel achiel ni purne maus malose makaye makele chiro kamae ber mwayudo kuome kendo en ni, iyudo ka waru watiyo godo e tedo chips kata e tedo tet mopogore opogore. Waru kopo ni ng'ato tedo ring'o mondo ndhandu mar ring'o omedre onyalo kawo waru oyiedho toluto e chiemo mar ring'o no. Oketo sup mar chiemo be bedo mapek kod ndhadhu bende omedo. Waru achiel ni osekonyo jii mathoth nimar waru ni oseyawo omiyo jii mang'eny oyawo ohendni mag tedo chips kata mag tedo gik mopogore opogore ka gitiyo gi waru ni .Omiyo giyudo pesa pesa ma giseyudo gi giloso godo kendo iyudo ka pesa ma giyudo gi ginyalo geroro godo gin bende owuon kata gipuonjo godo nyithindo, kata gikonyo godo e anyuondgi gigo ma onego bed

Mae en yore mag ko achiel kuom yore mag komo nyuol. Ka anyalo wacho gimachielo manyalo tiyo godo e loo gini kaka yore mag komo nyuol: anyalo tiyo gi rabo yunga kata gi dho ngere condom. Mar ariyo nitiere coil mitiyo godo mar komo nyuol , itiyo kode ir joma nyiri . Mar adek wan gi depo kata sindan miluongo ni depo en sindan michuoyo bang' dweche adek bende anyalo tiyo godo e looo femiplan kata ayath mimuonyo pile ka pile mar komo nyuol. Nitiere bende sindan mikete bat en bende inyalo tii kode e lowo mo yath mimuonyo okinyi kokinyi kata odhiambo kodhiambo e yore mag komo nyuol. Kasto yoo mogik manyalo tiyo godo e loo gini ka koro adwa nakom nyuol to ok anyal gigi tee anyalo amua tawera gi yore mag hera kata timbe mag hera mabro miyo anyuol e saa mane ok achano kata eseche mane ok adwaro. Koro anyalo weyo timo hera kata anyalo abstain.

En adier ni ji idho gode, kata tweny gode kaluwore gi sigendni ma giwinjo. Kendo an bende nitie got moro mane asedhi mondo atweny, kaluwore gi story mane, kata sigana mane dawa ne nyisa. Kane waa, to ne dawa nyisa ni got, god jope ne en got ma ne nigi jowi mangény. Jope nekalo kanyo eko, kendo nedino ne, ne ji ka noae chichni madongo dongo. Koro godni endi ne en got mane jowi, kata le mar jowi, ne kale ga mangény. Koro omiyo ne oluong godno ni god jope. Koro an bende chieng' moro ne achako twenyo got ka aidho god jope ni, mondo ang'íye ni to bende jope mane awinjo, kata jope manedino ne mon kaae chiro gi be adieri gin tiere? Kata an bende mondo anengi gi wangá, mondo angé gima omiyo kara godni nde niluongo ni god jope. Koro an bende ne atwenyo got mondo achopie adhi ane. Lakini ka ne achopo, to nokaneno jope mane mane dawa ne sik nyisani ema omiyo ne iluongo kanyo ni god jope, ni jope ne ngény. Koro ema omiyo en adier ni ji twenyo got kaluwore gi sigana.

Magi gin ARV. Gin yiedhe ma itiyo godo gi jogo ma osegamo kute mag ayaki, kendo ma osepim e osiptende, ma oyau negi file mar chako kao yath mondo gi muony, mondo okongi e gengó two no mar kute mag ayaki. Yadhni indiko nega jogo ma nigi kute mag ayaki, ni gi mwonye, achiel dichiel. En andila, imwonye achiel godiechieng'. Odiechieng' achiel imwonyo achiel. Ka en okinyi ema iketo ni ema imwonyo e yadhi to en okinyi, kokinyi, kokinyi. To ka en otieno kata odhiambo ni ema iketo ni imwonyo godo yadhino, to en odhiambo, kodhiambo. To ikwanye achiel ka achiel, godhiambo no, kata achiel ka achiel gokinyi. Imwonye kata gi yath, gi, gi nyuka, kata gi pi. E kaka imwonyo yath mar andila, kata yath mar gengó kute mag ayaki. Imwonye achiel, dichiel. Oyudo odiechieng' achiel imwonyo mana achiel, ti mwonye mana dichiel bende. Ka en okinyi, kata ka en odhiambo, to en odhiambo no, to ka en okinyi to en okinyi no. To pile ka pile ma ok ilew.

Aseneno nyasi mar rwako ogudu mar mbalariany higani. Kendo gimo omora e nyasino en ni, nyithindo mag mbalariany nigi mor e kinde ma girwako ogudu no. Kendo ineno ka mor ma gin godo omiyo anyuola owuok koni gi kocha mondo ochop mondo oriw kanyakla, gine kaka nyithindegi, kata owetegi, kata nyiminegi rwako ogudu e mbalariany ma gisebedo ka gisome. Gima aseneno komora kendo ei nyasi ni en kaka jotelo osebedo be kachopo kendo iyudo ka gichiwo kony, ne sikunde mag mbalariany go eko. Ka koro girwako ogudu, ineno ka gisingore, giwacho ni, "an agolo kama, adwaro ni mondo akony godo e rem manitie e sikund mbalariany mirwakoe ogudu ni". Ineno ka gichiwore, kendo giyie mondo sikul odongore , kendo giger e yore mopogore opogore. Obed ni jopuonjore kata jogo mapuonjo bende, iyudo ka giyie mondo gikony. Mano endo en mor mar ariyo ma aseneno e nyasi mar rwako ogudu mar mbalariany, e higa ma wantiere ni endi.

En adier ni dar mar lee, kata apoli, osekonyo e yuto mar Kenya, nikech seche ma lee odar, ka gibiro e e kar geng'o lee mar Maasai Mara, iyudo ka jo biro kata joneno mabiro neno lee e Maasai Mara medre. To seche ma gimedre ni, iyudo ka, nitiere pesa ma ka gibiro neno lee, to ichulo. Pesani ka gichulo, pesani nikech koro medruokgi omedre ka gibiro neno lee modargi. Ki iyudo ka pesani medre bende, pesani kosebiwore en pesa madhine sirikal marwa, kosedhine sirkal marwa, pesani itiyo godo e yore mopogore opogore e sirikandwa. E yore mar gero, uchumi wa, kendo gero, sirikadwa mondo ochung' motegno. Koro, okonyo e yuto mwa mar pinywa kaka pinywa mar Kenya ka jo neno mar lee obiro, gibroneno lee, kata lee mopogore opogore manodar kabiro Maasai gi. Iyudo ka jok mane neno kamoro koro oloko biro Maasai Mara. Ka gibiro, to gichulowa, sama gichulowa, yuto mar piny Kenya be merore kendo ogerore. Emomiyo, gin gi nengo e kind pinywa mar Kenya

En adier ni nitiere jokma otieko tiegruok mar somo ka numu numu, nikech iyudo ka ok gi kawo tich mar japuonj kata somo motegno, nikech gin gi paro mar ni gimoro amora gidhi yudo e mbui. Ang' omanyo e mbui ka osebedo gi data to odhi e mbui. Ka osedhi e mbui to omanyo, to okawo duoko cha kaka oyude e mbui to oketo ne japuonj to ooro. Koro iyudo ka, en owuon oonge gi lony kata ngéyo e wi gima oorone japuonj. Japuonj bende dhi miel, ma duoke, miye duoko, ma orne, ma miye marks, lakini en owuon onumu numu. Koro iyudo ka thothgi, kata mangénygi wuok ga ka numu numu, to ok te. Jomoko bende medo tiegore kaluwore gi somo mar mbui ni. Nikech iyudo ka, gin gi lony mar manyo matut gik ma ipuonjogi. Koro iyudo ka, gin kendo koro moko nitiere manumu numu, to moko nitiere ma koro wuok gi lony mopogore opogore. Kendo lony ma ondamo ma malo nikech koro giyudo puonj kowuok kuom mbui. Kendo giyudo tiegruok ma tut kowuok kuom mbui. Koro gibedo gi lony to ok te.

Gima timre kae en ni keyo mar oganda osechopo kendo oganda osepudhi mogol e puodho, oketgi idwa ting' gi iterogi dala . Ng'ama nika en japur masoyo oganda e ogunia, kodwa ting'o kotero mondo koda ting'o otero dala mondo odhi odin . Oganda ni en oganda mapok odin koro odwa fundo gi oting'o gi otero gi e dala mondo olos gi odin gi kosedino gi tokuor gi.

Mae ki en pur mar alode. Alode gi gin alode ma opogore opogore to maneno ma duong' ahinya kae en alot mar spinach. Spinachni mondo ipure, kata mondo ipidhe, mokwongo odwaro kodhi mar spinach owuon. Koseyudo kodhi, odwaro lowo midwa dhi pure, kata midwa dhi pidhe spinach ni ni. Kaka koro kae, japur ma ma miyo ni opidho spinach ne ni e gunia. Gunia ni nyaka oting' lowo maber molosi kata lowo mochung'i moyiedh maber ma alot ni nyalo tie kendo nyalo nyak. Kasto ogunia ni otuche, en ogunia ma kore duong', ogunia ni otucho kore, ma ka alot osewuok to yudo kuonde ma otuch ma wang owuok go kodongo koidho malo. Koro kosetuch to alotni wuok, kendo dongo ka nyak ka dhi malo. Ka en alot ma pod tindo ma pok obed madongocha, onego bed ni iolo ne yath, mondo obed maber. Kiweyo yath, ingíye, ipudho buya manie iye, mondo bende buya kik, kik nere. Mago gin duto ma dwarore. Mar ariyo en lose.

Gima biro pacha ka aneno picha ni to en rabolo. Ma en rabolo michamo. Kendo gika en rabolo ma osechiek. Ka anene to paro mabirona en kaka rabolo ni nyak chakre pithne, mobed maduong', ma onyuol, ma obed gi rabolo, ma rabolo tegno, ma rabolo ochak chiek kuma koro ochopeni. Mar ariyo madonjo e pacha en gigo, madini ma rabolo kelo e del ka po ni ochame. Kasto, rabolo nogoni be ji tiyo godo, kowir mkate gi jam kata gi njugu kata blueband, iyudo ka ji kao rabolo, pilo matindo tindo kaeto pango e wi mkate. Koro rabolo ni tije ngény. Ka angíye to aneno kaka gik ma idwaro e tije, kata gik ma okonyowa, nengo ma en godo e alworawa, kata nengo ma en godo e, ei, kwonde ma watiye kode. Rabolo itiyo godo kaka chiemo. Rabolo jomoko rego kosetwoo mated kuon, jomoko lose mar nyuka. Rabolo ni be en chiemo maber ahinya ne nyathi ma koka nya mapuonjore chiemo. Inyalo tiyo gi rabolo mondo ipuonj godo nyathi chiemo, nikech kose chiek to oyom. Chame ok be d gi shida ne.

Maendi en pur mar olembe. Pur mar olember nigi nengo mopogore opogore. Mokwongo, wuon puodho japur ma puro puro olembe, nigi nengo ni mokwongo en gi chiemo machiegni olembe machiegni ma onyalo chamo, bang' chamo chiembe ma kawaida kata ma pilepile e ode. Mar ariyo, japith mar olembe ni, nyalo gerore ka wuok kuom ohala mar pithni. Kopuro, okayo, otere chiro, iyudo ka oyudo pesa. Ka oseyudo pesa, pesa ni onyalo timogodo dwache mangény, kata gigo duto ma ogombo ni otim, ka wuok mana kuom olembe ma opidhogi. Onyalo gero ot ka ouso olembe, onyalo chule ne nyithindo sikul fees ka ouso olembe. To mar ariyo en ni, bende ka ouso olembegi, bende nitiere tax ma ochulo mar sirkal, ma mano bende dongo kata nyago, nyayo pinywa e yore mag nyarruok, kaka koro piny nya, kaka piny, yore mag dongruok mar piny, iyudo ka ochulo osuru, osuru ma ochulono konyo wa e gero piny. Chiemo bende ni machiegni ne jopiny. Olembe yudore machiegni, kendo ji chamo.

Gima timore kae en ni mae clinic mar nyithindo. Mon okelo nyithindgi e clinic , to e seche ma gikelo nyithindgi e clinic ni, to iyudo ya daktari, kata laktar mathietho, kata mochung' ne nyithindo miyo gi puonj ma opogore opogore. Ka achiel kuom gi en puonj mar komo nyuol. Daktari ni kangíyo to pimonegi yore mag komo nyuol, kaka itiyo kodgi, kendo kaka gisebedo ka gikonyo e joma mon. Kendo e puonjogi e ka, aritra kaka onengo giritre kaka joma mon, kendo kaka onego bed ni bende girito nyithindo. E ie ka aneno ka nitiere reproductive part mar ngáma miyo. Koro ipunjo gi ler bende, kaka onego bed ni giritre, kaka onego bed ni girito be ngimagi, kod ngimagi mar mon. E kind, kinde ma ginyuol, kata e kinde ma gidhodho, katae e kinde ma pod gi endelea gi ritore, ei kenygi. Mano e gima aneno, kata mano e gima anyalo pimo matimore kae.